Sidian Bank kotinye gee ak ngalekab rabinik, tos indee rabinikuk eng sidian bank initon ?anan kora kotos inemu rabinikuk eng sidian bank initon I?iboishien simoingung eng sait agetugul.

Iwendi turkey neoldo tuguuk che tinye gee ak imbaar. Ak ial kerichek ab kuutik, ak ibit bandekchoton kotokomengechen

Sikomiin teta kotieng'e sait akee ko anan ko siorore teta koyoche inai anan ko sait akee komioni koyoche ikur takitari noton netelelchin komostab tukaa anan sait akee yoon iyoki teta eng' ibar koyoche irib simaam tukuchoton chekakimin en imbar.

Tot iwe yoton ole kiyooten benkii nengung ak iteb akono chuchuchet noton ,anon tos iteb nambaisiek ab benkit noton ak ibirchii iteben akobo kachuchuchet noton,

Kiit netaa koyoche inai koee benki ainon noton neimoche ak ko yoche iwee benkinoton ak ibaing'alal ak biik cheyoe en benkinoton ak iteben kole toos komoe rabinik ataa iyote account ak ko kemoe inde rabinik ataa en account initon ne neng'unget.

Tieng'e rabinik chendo ak konemu kastoma niton en benki noton ak ko yesom besendo noton neta kotieng'e oletun kolipondoito, yelipan rabini choton elekimokto kotesoksee besendo nenyin.

Iwendi tuket noton nikioldoe kerichek choton chekikasirun ak iteb ngot komi keerichek choton. koto momiten itebe ngot kotos komi kerichek alak cheyoe kasit kou kerichek choton chekokakisirun konyoindet. Anan iteb koto tos inyoru tuket age neoldoi kerichek choton chekakisiruun

Asome konyoindet Norton kocheng kasarta nemomi kasit sikengalal tuwan eng saisiek chekile, ak eng sait nekile ok omwochi kit nekomoche omwochii eng olemo ofisinyin

Kot ko kotondet anan kokot morgen ortinwekab oloton otelelsie chito agetugul ak ateben akobo oret noton newendi sipitalii, akobo sipitalii nekomoche anendet.

Kit netai KO ovaocado ko ketit neo ak momoche imbar neo, ak ovacado initon kora koiee areek chechang.so kot Ibo mungaret iibe avocado ichuton kobaa sokoo ak ibeialdee ak inyor rabinikchoton kemoche iboishien

Yemwochi konyoindet imanit konyoin kotieng'e ak miondo noton neketinye ak isob, yeng'al konyoindet ak imwochi miondo meter kotos konyain kotieng'e ak miondo noton nekikemwochi neter ak kotos imian kosir.

Amochini imanit konyoindet, sikonai akobo kerichek choton chekokonon ak olewenditou ak bortanyun akomwoon kiit nekiyoe sikobiit asob anan komwoon I ole tos asich toretet age

Amwochini noton neoldoi kerichek ak arorchi alenyin amoe kerichek chenomegee ak bortanyun siasob ak arorchi alenyii chekooboshien kokomoyee ak bortanyun eng kasit olekwomoktooim

Chukologook ako tibiik, ako loog chebendi sugul kora, chekaikai koba sukul ako yesyo ngalechoton che kituni komengechen kotomo koechekitun

Ecitizen koo tuguuk ab serikali Cheetos konyoor chito agetugul, koboto wanabiashara ak chemwone emet noto Nebo Kenya eng Sait agetugul koboishien simoinyin kityok kit nekiboe Ko kosiir gee chii en website nenywan Nebo ecitizen

Identification card kopo maana ndamun iboru kipandanoto kole ipo emetab Kenya ako koipo emetab Kenya koinyoru services choton chepo kenya kou ichop Benki komoe identification card, iyat lainit komoe identification card ak Mpesa services kora koyoche komoe identification card nenguny.

Inoni KO passport Nebo kenyaa, ak bo komonut missing yon imoche imande iwe emet age, Kwanza yon imoche iwe bitonin. Ak Kenyan passport initet ko tiretii ngot kewendi ko kasiit anan kotikewendi tembeanet

Bo komonut Kenyan passport ichuton en chitab Kenya yon Moe komanda kwo emet age agetugul nekamach I anan ko yon Moe kwo bitonin. Oko Kenyan passport initet kotoreti yon iwendi bitonin KO kasit I anan ko kiwendi bi toni isweitayatate

Helb ko rabinik che konu serkali eng logookab university chesomi eng sukulisiekab serkali, eng rabini chuton kotuniliponi koleinyoru kasit eng serkali

Uzinzi ko kompunit notook neyoe ak sugul, nebwotyin sigiik agobo lipanetab school fee ako kora tos ilipan school fees choton eng simoingung ak ikeer kora ele tokeyochin rabinik chetyaan eng simoitngung

Achomen noto nenome saa moja ak fouty five nepo lang'at akoi five thirty nepo 'asubuhi' ngamun ii mao mat en karit ii ako tos aruu ako ,kora ndoite korenyun kokakoech.

Bo komonut mwaitab ngwek sochoben amitwogik chumbik kora ak kora choton jix lemon samweten ngoroik choton chelelach ak kora anyon machanik choton siandoi chaik ak kora choton kerchek chekisiten kelek.

Bo komonut mwaita kora neoochoben ingwek, akora anyon chumbik chebo ngwek ak yeityo anyone machanik choton chebo kericho Gold sondoi chain, ak kerichek choton chekisiten kelek

KCC ko kompunit neole chego ak kowal chego choton kochop chego chepo paketishek cheterter ako koraa kompuniniton nibo KCC kochope yoghurt akochope koraa mursik chegiolto en supermarket ak tugoshek.

Inoni ko family plan association noton nebo emetab Uganda, kokachoran pichainikab tuguk choton chekiboishien en tumdo Nebo tibiik, ako kosiir kora kole tumdo ab tibiik komakararan ak makararan kora en bortanywan

En yuh KO kondoindetab somok nekikosirto noton Mwai kibaki, kowendi kokere kandoindetab oeng Daniel Toroitich arap moi eng betut noton nekikonorii.

Komyutaisiek ak simoisiek ko tuguuk chebo maana eng emetab kasari. Ko simoit kotos konetin chorwengung lakini kompyuta koyoche konetin mwalimu neingen akobo eleyoito kasit komyuta sikoneet lagook anan ko chito agetugul nemoe konai oleyoito kasit kompyuta

Inoni ko printait, printait ko mashinit noton neprintenii documents anan ko baruonok eng sukul anan ko kartasisiek alaktugul chekimoche kesiren. Ako printait initon kotos isoman eng kartasit ole nyondundoo anan icheng chito netindo cyber sinyonkonetin olekiboishiotoo printait noton

kompyuta, laptop ak simoisiek KO tuguukab kasari eng emoni so yoche kineet logookyok konai olekiboishioto labtob ak komyuta tamun eng labtob ak komyutaisiek chuton komiten kasisiek kora chekeyoe eng laptop ak kompyutaisiekchuton ak kenam rabinik ak keboishien rabinikchoton eng tuguuk alak

Yoche konget biikab kokwonii kocheng chito agenge neiyoni akwo bakai kompunit noton Nebo Telkom ako kwororchii bikab Telkom ,komwochi kit netesetai en kokwenoton nenenyin ak ko ngalal kit netesetai sikokaikait network en kokwet noton

Kot KO e kastoemaek tuguul komi kaimet eng network I,koyoche longer biichu kobirchiii kompunit notok netelelen kompunit nenywanet, ak kwarorchi nyalilda nebune akolenyi komwochi kiit nekiyoe sikonget kokaikait network eng yoton

Yoche owo kompunit noton anan owe tuket nekioldewon simoit notok Nebo postpaid akateben akobo amune sikowo barak beit nebo simoinyun kosir ole tam oboistoitoi.

Chichito koyoe kasit en kompunitab network ak internet, wainik choton chetuen ko wainik che tuen, choton ko wainik che kitokyi konamgee ak internet.

piasinik ko amitwokik chemoe ripet neo nia, piasinik yon imine en mbar komoe iker ile kepitisie kila wikit, yoche ipit chepo kutik ko mengechen akipit kora chepo koristo yo woo koristo ak yo woo ropta koyoche ipitisie en kila wikit.

Miondo nengeme nyanyik eng korenyun komiondab kooristo, ako mionitik Bo kooristo kotam kebiite ak mistress, ko mistress ko kerichot nebo biasinik ak nyanyik chetoretii eng koriisto

En yuh ko pilipili hoho, pilipili hoho komayaa. Kobaten motomoche yon kokinden pilipili hoho eng salad. Kobaten yon ko kichobtoo bendo anan ko amitwogiik ak korur komie koanyiny eng ane, lakini yon mokichob komataa anyin ngamin tindoo aribuut age nemakararan eng keerenyun.

En yu ko logoyaat nekikuuren pilipili hoho, ngwan ibaten yon kokichob komie, yon kokindee ko salad kama anyiny. lakini yon kokichob ak bendo ak koruur ko anyiny eng anee

Amitwogiik kemoche kechob ak spices, ooh amitwogikchtuton I moyoche keyoob amitwogiik chetuten, nyolu kechob cheterter sikochobok. Indoi alak supu, ichob muchelek I iteste bendoo, iteste ingwek sikwanyinyit akoi balance diet.

Yoche iwai ok icheru tenderek ak balelenik ak itillatil ak iway kou biasinik ak ibel ak mwata ok inde nyanyik ak ketunguik anan tuguk chegemoe inde ak ichemushan iteshipek bek kidogo kogoruryo koigu soft ak iyam any.

Kiwoe korong kisto nepo barak neui ak konget itillatil komengegitun ana kotianit kinegemoje ak indema ak bek ok imete ine kochemukan en saishek negit taman anan kotati.

oliveflower komoe ripet nemi barak tosinde kartasit sigonget ii kosich koristo en orit anan inde olemagatit soiti ako olemoburgei ako yenam kobiririt ana kotuit isipiboishen tamun chenge koyait.

Colliflower ko ingwot nemoche ribetab baraak, cowlii flower initon kotos indie kartasisiek ak ikonor en frigit anan ikonor en ole kaitit, oko cowliflower ichuton I yenaam kobiririt ana yenaam kotuekitun sogeek, koyoche iboishoen noton en sait noton

Ingetee inaam bushiek choton chebo chapati, ak ingol ak beek kotienge ak ungachukan I ak imildee bakonamgee ak moyoche kouit soiti. Ak icheng frampenit, ak inset mwaita ak ibel barak ak ngwony ibokobirir it.